Ene tene uni irkeek amu, kayau enkijape sidai na kemitiki osiwuo einyal eweji einyal eweji enkang' naa kitisidan sii enkang', halafu, keyau enchan, ore ake peyie iun irkeek naa keyau enchan, keeku metumi olamayu naa kisidai amu ketumi iloipin lotonieki dama ore eripisho ntasati naa ketumi iloipi, itonini dama irowa enkolong' nitumu tumu iloipin litonenei. Keisidai oleng' teneuni irkeek.

Keisidai oleng' teneiyata account ee benki ino amu nabo ikiret tushuma iropiani inonok pemintoki aitumia iropiani tenkoitoi nemeisha, naa ikiret sii metaku ore piyata ebae natupukuo, ebae orpurus natupukuo labda tena naji iyata oltamoiai otamoia ashu enkerai esukul niyou nilakii iropiani ee sukul na ikiret amu mintoki naa aitanyamal likai tung'ani ajoki mikincho iropiani iya ake enkerai ino sukul amu iyata apa iyie nitushumaka keon. Neeku keretisho oleng' amu mintoki ninye aata aata enoshi kirutoto nirut ajo miyata impesai ashu niomonisho amu iyata iyie ee benki ino. Keisidai oleng'.

Iltung'ana otii oo sokoni aas ii biasharani enye. Etii irkijanani oishopita inkilani, ishopito irsikuakini narok wolikae loishiopito irsukualini ng'iroin irkulikae , onchatin naibor. Etii entasat naishopito ena nkae nado woo sikat ng'iro. Neetuipaek ineweji adolita enkaji namirtai intokitin, intokitin nainosie ilukunguni edaa, etii irkuniani etii irbakulini naa miritae tidie naluaka, negira iltung'ana aitasho. Ina toki nagira ai endelea teneweji. Adolita olorika. Etii sii ninye inkajijik naigero.

Kaitiship ena baye nabo kaitiship ele rokiyo amu ore ake paadol orkijiko orokiyo nayiolou ajo inchapatini ake taata eyieri ashu irmosorr eh eyieri naa kanyorr oleng amu kanyorr imukateni kore ake peyieri imukateni naa kashipa oleng amu kesidai keeta ninye orng'usil sidai neeku ore ake peyie adol ele rokiyo naa kaitiship oleng amu keyierieki intokiting sidan anaa lelo msorr enaa nena shapatini naa kadolta ajpo lle orkijiko ke ketii ketii tayari peyieri nana shapatini.

Kore ebae nagira aasa teneweji naa , etae ebaisikil naa kajo ketigile ketigilate lelo shumai neeku ninye egirai aitobir too laduo pliers. Egirai airony aing'ura tenaa kegamakini aitobiraki pemitoki aikaja? Pemitoki agira apuku amu kajo ketojoki areu enaduo baisikil negira apiku laduo shumai neeku ninye egirai agira aten tenaa kegamakini too laduo pliers aikenoki amu adolita atii kutik shumai nagirai aikenoki. Laduo shumai ware ledukuya le baisikil, leo shumai adolita egirai aikenoki. Etii iltung'ani oboo oibung'ita ebaisikil neeti likai oibung'ita oladuo pliers agamaki enaduo baisikil.